Ore taa naji enaikoni teniteng'eni iltung'anak temurua peresaa eton erreshitoi egarri oltamoyiai, ashu egarri oltamoyia, naa, kidimi naji ninche aisho mafunzo, eimu naa ororei le bibilia, naji ajo keetae eng'iriata togolikinot, neetae neetae erreshunoto orkitok lang Yesu Christo, neetae si enkiteng'ena ajo, kishiu oltung'ani tenkarna olaitorriani, nitokini si aku kepikakini sinkolioitin metaranya peshipa ninche nerikino enda, nishori naji iltung'anak oitakuenisho oleng mitakuenia ninche, perikino naa enda nagira aendelea, nekueni ninche neshipa, nelo inoolong'.

Ore taa nkiberiberat naasuji ilarewak loomatatuni imborakinot orbaribara naa ji peeidim aataret olosho pookin naa peeng'as ayiolo airorie irkasutumani kuko tung'anak loonap tenaa keyieu oltung'ani nelo ewueji netaana ashua elo ewueji nelakwa naa kenapi pookin amu meeta olemeeta irpayiani enyanak neitoki aaku ore olaata ilolan neenikini aitibiraki peemelo ake neimi inyoo ilolan loontung'anak naa eloito engari ore sii eneuni keitoki aaku kenapi ninche enaa enayieu ninche torbaribara ketii irkasutami lemeyieu tenemwetieki oleng neeku ata keetai sii irkulikae loyieu nekwetieki peebaya enepoito neeku kenapi irkasutumani enaa enayieu neitoki sii aaku meningi enejo iltung'anak tiatu orbaribara amu ketii naaji oloyieu nekwetiki oleng nemekwet naa engari torbaribara tenkaraki nyoo meenaadoi ninye ake natii orbaribara keikukom ingarin torbaribara neeku mesuji naaji siininche keyieu duo naa kereu olderefai engari ena mafunso naata

Wore taa ninye kulubaro naa kaisidai oleng', nilepunyie bietisho osesen tenkaraki. Ipik naaji ilolan kulubaro nireu, kutoka ewoji nebo ambaka enkae wueji, naa wore ikira arrumoo, naa kitaas osesen entoki naji tisi amu, ekincho tagolo inkaik, negolu osesen netum balance naa tenkaraki ikira arumoo oladuo lola loiroshi. Nitoki sii aaku, intashe iyie aitobiraki naaji nigolu metaa mee poki toki ake nikisulaa. Nesidanu naaji osesen metaa oloshi loidim ataasa orkasi, iindim atuturuisho, iindim atanapa naaji tenaa enkare inap, intokitin akeyie pookin nairoshi. Neeku etareto osesen oleng', naa peeaku kidim naaji ataasa orkasi akeyie yeyote pookin naji oidim ataasa oltungani.

Kesidai ninye enkare ormuseregi naa kesidai tenkaraki kore naa elemfereji meeta oltung'ani nainyial kepuku ake enkare tewuei nebo neimu ilo mfereji oo ou tabolu tinewuei nebolunyieki neeku keng'as ninye aaku kesidai.

Ore taa mbarakinot natiii nkopang esirkali peyau eseriani endaa, nemeetae pii amu ore iyook ekiun ake indaki aang' oopeny, nikiyiolou enikinkunaa pe esumash nikiyiolou enikinkunaa peepuo esokononi, neatae enalo sokoni ,neatae enikinya. Naaku meeta ninche sirkali mbarakinot naata te nkopang neimu enda siai naaku mokore aapikaki ate mbarakinot, nikiyiolou ajo, nikipik imbarakinot metaa mikilau endaa, nikipik imbarakinot metaa mikilau impisai, kelo enalo sokoni, netii enapiki sutoo peenyai, meatae metaa meata ninche sirkali imbarakinot te nkopang.

Aning enaa eisidai bei endaa ai tenarishata tenkaraki eisidai osokoni embae nabo ina naa kitoki sii aku ore tenarishata nemeetae ndaiki naoto tiatua ina murua ai, amu nkwashen oshi euni naa kumok tenakata kwashen naata ntapuka alangu naoto ,neeku naa ajoyie nanu eisidai bei enaduo daa ai tenebo osokoni telulungata.

Ore taa nyamalaritin naimaa ilaturok ashu lairemok lomukuntani ashu lolchambai tenkop ang, naa keng'asa aaku, ore ilchambai lopiki daiki ashu louni, nataa kutitik tenkop ang. Nitoki si aku, ore etumi kuna peku nauni, naa egolikinoto sapuk oleng amu, keimari iltung'anak kumok oleng petumi naduo peku, nebaiki di ninye nelauni tenkae rishata. Ore si enkae toki, keng'as kelelek eeku inyang'ua enaduo peku, niun nemeyu inaduo matarajio niyieu iyie. Amu, kelelek inyang'ua toltung'ani torrono ashu toltung'ani naaji la kemirta ake ninye empeku nemenaduo naisho. Nitoki si aku, ore iltinkai lotur ilchambai, kitagol ninche ropiyiani, naa tiatua enaduo kiremore ashu enturoto enkop. Neeku nena taa nyamalaritin.

Ore ena olairemoni lormushele tenakata naa kajo nanu tenarishata eunoyu ormushele sapuk alang enapa kata natulusoyie amu ore apa nenya iltunganak kumok ormushele naa ore taata etaa kenya iltunganak kumok ,kenya dama nenya teipa neyieri naaji etaa ninye oinyangunoyu naaji alnga enkurma toonkurman nemeuni irpaek. neeku kajo naaji nanu saai eunoto olchampa sapuk toolchampai tenkaraki naa enkinyangunoto tooltunganak toosokonini ashu toldukai amu etaa ninye elelek bei alang enkurma.